Tijni oselokore bang' kinde e alworawa kaluwore ni sani, inyalo keto mana pesa e kadini miluongo gi dhongere ni ATM card, koro kadinino kiseketo pesa, inyalo anyala wuotho kode ochal kaka id kata inyalo wacho ni kitambulisho. Koro kadini en wuotho kode yot, opogore ka in gi pesa . En kata pesa mang'eny nyalo bet e iye, kaluwore ni nitie pesa moko mok wanyal wuotho go e lwetwa, pes mang'eny kaka milion maromo kata mana aluf achiel, to kadini nyalo ting'o pesa mang'eny kamano, koro gini dwoko kuwo chien, ndalo machon, ji ne ting'o ating'a pesa e lwetgi, diereno niyudo ni inego ji mang'eny, samoro ka gidhi e bank keto pesa kata golo pesa ,gin pesa giting'o ating'a e lwetgi kamano, koro iyudo ka dhano pangonegi timbe moko mag mahundu to monjogi to kwalogi. Sani kata kidhi nyiepo, en kadinino emiting'o tiketo e mashinni, koro pesa maninyiepogo cha, kosego kwan, pesano eming'ade kanyo to pesani modong' e iye kanyo dong' adong'a kanyo ok wuogi, koro en gimaber sani kopogore gi ndalo machon, nikech kuwo odok chien kaluwore ni dhano ok ne pesa aoyaye. Ok iting' pesa e lweti, to pesagi ka ng'ato ok ne gimoro kiting'o to onge kaka onyalo kwalo nikech en gima ok one. koro en gimaber ahinya.

Gima biro e pacha ka nono tijni en ni yath mokuo ne gik mopidhe puodho kendo en yath molos koda lwedo. Gimomiyo awacho kamano en gimondike gi dho ngere kendo ondike ni a simple home-made spray to keep garden pests away. Tiende ni yath molos ni olose gi lwedo. Kendo gimomiyo olose, olose mondo kute machamo alode e puodho mondo owuogi kata oringi. Koro yathni e gima ber ahinya kendo kionge pesa ok ochuno nyaka idhiye duka mondo inyiew mag duka ka. Ka idhi ga puonj mokoo matindo tindo gi, tinyalo bedo gi paro mar loso yadh ni. To yath kiseloso kamae, ka kudni omako ni tok gimipidho, onyalo bedo tok ndim kendo tok ndim gihero ga ahinya. Onyalo bedo alot bo. Onyalo bet kata mana oganda. Koro sama in gi yadh ni tisepidho gikigo, oge ne gigo yath odieochieng' kodiochieng' kata odhiambo kodhiambo ka gin gik ma ok cham. Kaka it ndim, ndim inyalo gone yath nikech en mondo mi ogol ndim dhi kaw ndalo mang'eny koro en gima ok cham sa ka sa. To lakini gimoro kaka alot ok inyal go ne yath pile nikech samoro ing'wede pile. Koro en inya go ne yath kata dichiel e juma. Koro oketo ndalo achiel kende ema kigo yath

tich mar purni pur mar yien oselokore bang' kinde e aluorana nikech ndalo machon ji ne pidho apidha yiende moko mongere gi kendo manyalo paro achile machon niluongo ni bap ang'ue to sani piny olokore kendo ji pidho yiende mopogore opogore kaluwore ni yiende mang'eny sani obiro to yien kaka mae en yien mati piyo, kendo moro mang'eyo iluongo ni moringa to moringa ni inyalo ti kose kaka yath, kendo kore inyalo beto tichuako ti madho kisemadho to tuoche ok maki mangeny, to ite inyalo ti godo kaka alot, to ite no kichame to iwinjo ka ochal kaka skuma, koro yien ma aneno ka ni en yien mati mapiyo, emo miyo sani inyalo ng'is jopur ni kata ka gipidho yiende ok ochuno ni nyaka gi pidh yiende moko machon makawo ndalo mangeny mondo oti, sani ji manyo pesa to piny tek dhano dwaro mana gima dhi piyo piyo gi us gi yud omenda mondo giyud go kaka gidak e udi gi kendo mondo gipuonj nyithinde gi, koro sama isepidho yien ni yien ni ti piyo kendo en ok odhi kawo higni mang'eny elo kapok mobedo maduong, emo miyo idwaro ni ji mondo opidhe mang'eny, to sama osepidhe kamae en inyalo beto kata kore ti chuake seche go nikech onge pi mang'eny ,en ipoko apoka kore ti tedo kode emo miyo idwa ni ji opidhe mangeny mondo oos pesa

Gini ang'eyo ma ber ne watiyo kode e eyo makare to gini ka ang'iye en gi ma ne aseneno chon kendo kata sani pod achame ga en mana ni mae en kothe mae koth popo. Popo en olemo kendo dhano ohero ga chame ainya ka luo ka luo wa koni .To koth popo ni en gi ma ber ainya to ka idwa pidho popo sa ma popo osegolo olemo ne cha ma ochiek , idhi ng'ade idhi ikuongo iluoko toke no ma ber ti ing'ade kiseng'ade kothe go idhi ichwero oko ti iketo kata e san moro kisechwero kothe go to idhi ti imoyee e chieng kisemoye e chieng ma obet ma otwo ,inyalo kunyo ka moro ma tin to iloso e seed bed ni moro ti ichinge popo gi. Ma kisechingo gi cha ma oti dhi bedo ka koro gi ngeny ainya. Koro idhi e puodho moro to ipuro ma obed ma yom to tigo buche ma tindo tindo koro ipudho popo go e seedbed kanyo gi jembe gi jembe mar dho luongo ni rapur cha pidho tio ipidho igolo achiel to ipidho igolo achiel ipidho kisepidho ma ber iwe ondamo ma bor mondo gi ti gi yud kaka gi nyalo ti ma dongo ma ber. Koro sa ma koth chwe to popo ni ni dhi ti mangeny kendo gi dhi gar koro kosegolo olemo ti inyalo kawo itero e chiro iuso.

Gini ilose e aluorawa ni ,ikawo ogunia ti tero ka fundi ti twango ni ge nitie kaka iriwe iriwe mabor koro ka fundi osetwange, otiyo ga gi ogunia ma osegole simiti kata ogunia moro mae obiro gi mchele ,kisetieko gi mchele to itero ka gundi riwo ni gi mangeny, koro kosekete kamano, ikunyo lo e puothi momewo to iketo e gunia no, sama isekunyo lo kamano to inyalo walo tok ogunia matin kendo matin, kisewalo to ichuo koth rabuon nikech sama iseketo gini e gunia kamae ichal ng'ama ogo tuta kaluwore ni lo otingre gi malo kendo obor, kisechuo koth rabuon kuonde mibaro baro ogunia nyaka tung, to koro itweye gimaro malo machal ka bao maduong' kamae, kise tweyo gima chal kabao, sama rabuon osechako nyak ,ite osechako nyaka makoro chalo tol bet mabor tikawo ti tueyo ,itueyo gi tol itweyo ti keto malo ,kise tweyo kamano kori neno ka koth chue to rabuondi ni meda meda ti, bang dweche moko matin to rabuondi ni dhi nyaka kendo dhi golo rabuon, inyalo sinje kitiyo gi kasiri to itere e chiro ji ng'iewo kata inyala nyala chame e odi ka in gi anyuola malach.

Gini asewinjo weche ne mang'eny kaluwore ni dalawa wan jopith mag kik ma majan kaka oduma, alot ,njugu ,rabolo, rabuon omuogo giri go, chiemo mag puodho go wan wapidho te ,kendo gini en gima rach ahinya kodonjore ni e gimane ipidhi, gini kata ka omako ni it oganda kata omako it njugu, onyalo lire mchame ma otieke te, to gini ok inyal nene mayot ,oneno matindo tindo mana kipodo it alot kata it oganda kata it njugu mikete wangi machiegni kore kinyalo neno kute gi ,kudni en gi a rach ahinya komako ni gima ipidho e puodhi, to gima ang'eyo gima dwarore.ka in japith nyaka ibed gi ng'eyo ni kudni en gima mako alot kata gima ipidho no koro japur nyaka ngeni nyaka obed gi yath, yath ma igone alodi kata giri mi pidhono bang dwe ka dwe kata e wige ariyo inyalo go yath dichiel nikech nitie gik moko maikipidho ok inyal go yath pile pile kaluwore ni ingwedo gi kaka alot ok inyal go yath pile, ki gogo ma idhi ingwedo ma ji ochamo inyalo nego ji te e aluora ni nikech yath ni gi kwiri matek mako donjo e dend dhano to nyalo nege mapiyo ,koro ber ka igo yath kata dichiel e jumbe ariyo ,yath en gima ber ahinya

Tich mar pidho gini inyalo yud e ber mang'eny. Nikech in iwuon inyalo tiyo kode ,kendo kata koro ka ok itiyo kode, to ipidhe ma idoye ma onyak maber, inyalo manyo kode pesa. To gini kipidho ,pidhe mondi nyaka ipur pwodho maber, kendo kisepidhe to idoye, bang' doye to iwire. Kisewire to nyaka ipudhne buya. To buya sama ipudhoneno, ing'iyo maber kik imak kode buya ma enbe ipudhe ma okethre. To sama isepidhe ma onyak maber, inyalo usone joma dware, kendo ji mang'eny oherega ahinya. To gini ji ohere nikech gitiyo kode e yore mopogoreopogore. Koro kipidhe , to ilose maber pile ka pile. In iwuon idhi yudo ohala maduong' ahinya nikech gima ji ohero nyaka gimanyi ma ginyiewi. Emomiyo ji mang'eny sani ohero pidhe e alworana ka ahinya.

Ka aneno tijni en gima ber ahinya kaluwore ni yien ji ohero kendo sama isepidho yien modongo maduong kama ma kore oyarore, ji mangeny ohero kendo ok en gima yot yudo e pinywa masani, yien kipidho sani to okawo higni mangeny mondo oti mobed maduong malach kamae. Koro yiende go yudre ga mana achiel achiel, ji ok thor neno gi ,koro sama yien ni nopidh chon ,inyalo yudo ni kwerewa mane otho chon emane opidhe kendo sedongo moromo kamae, ema omiyo idwaro ga ni nyithindo opidh yiende katindo ,koro chieng moro ka giduong ginyalo gone nyikwagi mbaka kata nyithind gi ni ma ne yienda napidho e higa ma kama kama kapod a nyathi matin, kendo sama yien odongo ga kamae, nyikwayo gi nyithindo oero ga biro dala mondo mi kendo gi gogo picha ka giketo e mbui mondo ji oneye yien maduong mane kwar gi opidho kata mane wuon gi opidho kata mana mama gi ,koro en gima mor ahinya kanyuola obiro e dala to yudo ka yien duong kamae mane kwar gimoro opidho kendo yien ni gi ohala to tij yien ni sama in kode e dala ok ochuno nyak ainyiew maka kende inyiew kata gas mitedo godo ,inyalala beto bede ge go kibeto gi maler mondo itedgo, kendo yien no dhi dongo maduong ahinya